Kae, nitiere mach maliel ahinya. Machni liel kabisa, kendo yiro wuok, yiro mang'eny ahinya. Ka, nitiere weche stima ma otudore mang'eny ahinya. Moko kadho kadhi koni to moko kadho kadhi kocha. Chalni weche stimagi otud marach. E pichani, onge gi ma nyiso gi ma okello mach. To chal mana ni, weche ma otwegi, emakelo, masira mar majni. But majni nitiere ot kendo anyalo neno, yiende, mang'eny e bathe kanyo.

E picha ni nitiere obila ma ochung' ma orwako lepe mar tich. Nitiere be jii mang'eny ma okunore. Jogi duto nenore ni gin jowuoyi . Nitiere jatelo achiel ma wuoyo gi jogi duto. Jowuoyi gi duto ng'iyo jatelo ni kendo chal ni giwinjo gima owacho . Nitiere wuoyi ma ochung' but jatelo kendo wuoyi no orwako nanga ma ondik ni kenya. Obila mantiere kae keto kwe e kind jii kendo miyo jatelo ok bed gi luoro. E bathe kanyo nitiere jago picha . Jago picha ni chal ni goyo jatelo picha mondo obi oorne bang'e mondo opar ndalo ne.

E picha ni nitiere jowuoyi adek gi nyiri abich. Nyako ma okuongo e bathe koracham orwako angolo kendo osuko wiye. Nyako ni orwako law marachar elwete oting'o simbe nyako maluwe bende osuko wiye kendo bende orwako law marachar to wuoche be orwako marachar. Jogi chal ni gin jotich , jotich mek optiven. Ma chal ni tich maber ahinya kendo jogi duto tiyo kamora chiel. Nitiere baba ma be orwako angolo nikech wang'e chal ni okethore. Nitiere nyako achiel ma orwako long marachar ka ineno picha ni chal ni jogi duto nonyisi ni orwak lewni marachar.

E picha ni nitiere jii ariyo. Jii ariyo gi chalni nie chiro kama iuse ng'ata chiel mawuoyi moweyo yier wiye mang'eny to orwako angolo omako nyanya gi wadgi . Nyanya gi opang maber kendo nenore ni moko ochiek to moko numu. Jal ma orwako law marambulu ni chal ni en ma ouso kendo gik mantie chien gi kanyo machal kaka rabolo nyanya gi kitungu gin meke kendo en mouso gi. Nyanya ma oting' ni inyalo los go gik mang'eny ahinya. Inyalo chiel nyanya e chiemo mondo oked oket kado maleny kendo mamit. Rabolo inyalo cham kendo inyalo madhgo chai , kitungu gi nyanya gin gik tedo kendo iriwo gi e seche ma itedo mondo chiemo obed mamit. Ng'at ma orwako angolo ni orwako long' to orwako law mamalo marambulu. E bath kar uso kanyo nitiere ndara kendo geche kadhe.

picha ma inyiso kae ni tang'o joma kunyo loo. Loo ma ikunyo ni en loo marakwaro. Nitiere jolwedo adek ma jowuoyi matiyo tijni. Gin duto girwako lep tich kendo girwako lewni manigi kido ma opogore opogore. Jii ariyo tiyo gi opawo e kunyo loo kendo chodho loo to ntiere ng'ato achiel ma tiyo gi kwer makunyo go loo kendo kuno kamorachiel. Jogi chal ni odich ahinya . Loo makwar ni chal ni ijowo mondo oter mondo otii go tije mang'eny ahinya kaka muono. Jowuoyi adek gi tiyo tijni e kar puonjruok ma owichi marambulu.

Mach liel ahinya kae kendo oliel matek . Kuma mach liele ni nitiere nyamburko to nyamburko ni owich e kido marambulu. E tok nyamburko ni nitiere taya ma olosne kendo nitiere kwan ma ondiki e toke kanyo. Nyamburko ni chal ni oyudo masira ma mach kendo onge ng'a jii e iye kanyo. Jok manoidho nyamburko ni chal ni nolor piny mondo ohepi masira ni. Masira mar mach ni nyalo kelo chandruok mathoth ahinya ne jii. Ka jogo nok owuok e nyamburko ni ne ginyalo kata tho kata ginyalo yudo hinyruok mathoth ahinya. Gima okelo majni ok onyiswa e picha ma itang'o kae ni. Nyamburko ni bende nitie e ndara kendo ochung'.

Picha ni nyiso ni chal ni nyasi moro dhi mbele kae. Nitiere mama moro ma otwe leso man gi kido ma opogore opogore kendo ntiere wuoyi ma omako bade to otwe saa e lwete. Wuoyi ni orwako angolo marateng' kod sut be marateng' . Wuoyi ni olielo wiye lakini owe yier e wiye matin. Nyako ni gi wuoyi ni chal ni gihero re ahinya kendo wuoyi ni chal ni odhi kor gi nyako ni mondo onyombi. Wuoyi gi nyako ni orwako wuoche to wuoche ma girwako gi chalre gin wuoche marachar . E tok jii ariyo gi nitiere bende mine moko ma osuko wigi kendo girwako law machal gi nyako ma omak bade ni . E tok jogi ntiere ot moger maduong' ahinya .

Gima aneno kae ni en gima itiyo go mar yweyo ot kendo oketo ot maler. Gini nigi lwete ariyo mimake go kendo idhire seche ma itimo ler e iot . Nyako ni mantie picha ni orwako long marateng' gi law mamalo be marateng' kendo orwako ogudu e wiye machal gi wuoche ge nyako ni chal ni timo ler e odni . E picha ni tang'o ni odni pod en ot manyien kendo nyako ma timo ler kae ni chal ni dwa donje odni. Gima nyiso ni odni en ot maler en nikech dirisha ne pok oketi e gimora mora kendo dier odno chal ni olil ahinya mapok oluoke nyaka ne ogere. Gini nyaka tud gi mach mar stima mondo koka oti maber.

picha ni nyiso jii mang'eny ahinya. To thoth jok maneno gi gin nyiri kendo moko nyithindo to jomoko gin joma dongo. Chal ni nyasi moro nitiere maduong' e dalani . Dalani oger maber ahinya kendo osetiek gere ma owich korot e kido ma opogore opogore. Jii duto e nyasi ni orwako lewni machalre , law mamalo rateng' kendo nitiere jok moko moketo kendo otweyo gimoro e wigi. Nitiere adita ma nyithindo moko oting'o seche ma gin e nyasi ni. Jogi duto opango laini kendo chal ni nitiere kuma gidhiye.

E pichani aneno chupa maduong' ahinya. Chupani chal ni en mar soda, ma soda osemadh eiye, kendo tije orumo. Wi chupa ni rakwaro, kendo oume ka oseole sukari. Gima aneno kendo e pichani en sukari. Sukarini ma ool e chupani, chalni ne en sukari mang'eny ahinya. Okaw sukari to ool e chupani maduong' ni kendo oume maber. Ka oseume to otuch chupani bathe koni kod koni. Ka osetuch chupani, to okaw kete to opangi koni kod koni. Kete go, isoyogi e buche ma okuny e kor chupani nyaka piny. Nitiere buche mang'eny ahina. Moko ni e mbele chupa to moko ni chien mar chupani. Chupani ka oselos kama, to okete piny e dier ot kendo ok okete e gimoro. E tok chupano kor ot neno.

E picha ni aneno nyako ma odich ahinya. Nyako ni ogwom kendo chal ni ntiere gima odiyo e komputa mar lwedo ni. Nyako ni oketo lwete e kompyuta kendo nitiere gima oloso. Nyako ni chal ni nie tich orwako lep tich kendo oting'o bag e toke. Nyako ni bende osuko wiye, nyako ni orwako angolo kendo chal ni wang'e ok nen maber ka otiyo gi kompyuta mar lwedo ni ka ok orwako angolo nikech wang'e rach. Nyako ni chal ni ohero tije ahinya nikech ogwom kendo otiyo tije ne. Nyako ni omako komputa mar lwedo ni gi lwete ge duto mondo kik lwar piny kendo orwako wuoche marateng' kendo piny wuoche go owichi marachar.

E pichani aneno jowuoi kod nyiri ma obiro kamoro achiel. Jowuoi gi nyirigi biro kamoro achiel e yoo mar tich kendo jowuoi adekgi buonjo ainya. Nitiere wuoi ma obet diere mabuonjo ainya ma omako luete kamoro achiel. Wuoi ma obet tung'ni ma orwako lau marateng' nigi buk e mbele ne kendo otue saa e luete. Wuoino chalni omor ainya. Nitiere wuoi be maorwako lau marambulu kendo omor gi wach ma iwachono. Nitiere jok moko ma obetgi bathe koni ma oknen maber to manyalo neno en nyako moruako lau makwar kendo oyuoyo wiye marateng'. Jogi nigi pii mantie e chupa marambulu ma oketewii mesa ma gimodho kagitieko tijgi. Nitiere be buge ma gindike gikgigo kumagiromono kae chalni en kar tich.

Aneno jii mang'eny ahinya e picha ni . Nitiere ng'at ma ochung' machal ni en obila mar polis . Jok moko ma odong' duto obet e kom , kom ma gibete ni rambulu kendo opangi bathe koni kod kocha. Jogi chal ni obiro e riwruok kendo giwacho weche ma bro konyogi e kar dak. E kind jogi, ntiere obila ma obet kendo orwako lawe mar tich gi ogudu . Kae chal ni en wach, ma onego olosi mondo kik kel koko. Jogi duto orwako wuoche mopogore opogore .Kuma jogi orome ni chal ni en pap maduong' to e tok jogi ntiere yiende ma otii.

Aneno ong'er e picha ni ogo ong'er ka iwe olak e lowo kendo ong'er no omako korot ma oger kanyo no .Korot ma oger kanyo ok otieko nyaka malo. E picha ni aneno yoo molos maber kadhi malo . Nitiere bende kuma ilogo e picha ni ong'er yudore kuonde mang'eny ahinya kendo ong'er chal gi dhano. Ong'er ni chalo ni ng'iyo gimoro kendo en mana kende gto oonge jowadgi e picha ni. Ong'er ni chal ni osemodho pii ma oketi kar modho pii kacha kendo koro oyweyo mondo odhi kumane oaye.

Ng'at ma ang'e ka en ker. Ker ni en ker mar Kenya kendo iluonge ni wiliam Ruto. Ker ni orwako sut kendo otwe tai marakwaro. Chal ni owuoyo gi jopiny. Ker ni obet e kom mar telo kendo oting'o kalam e lwete. Kalam ma oting'o e lwete no rateng' kendo chal ni odwa ndiko gimoro e buge no. E mbele ker nitiere simu ma otiyo godo kendo nitiere gir wuoyo ma keto nyaka jok ma obet chien winjo gima ker wacho ka ok ogo koko ahinya. E tok ker nitiere lewni ma ong'aw man gi kido ma opogore opogore kaka rakwaro , rateng' gi rachar. Ker ni chal ni omor ahinya kendo ogolo leke ge oko kendo obuonjo.

Gi matimore kae en ni, nitiere wuoyi moro, ma oidho malo, ma tudo stima. Chalni odwa tiyo gi stima ni, mondo okel ler. Wuoyi ni chalni en jauso, kendo otiyo gi kompyuta, mondo ogolne ji gik mang'eny kaka golo buge, kata onyalo puonjo jok moko tiyo gi kompyuta ni. Ouso gik mang'eny be kanyo. Kendo e korode, ma owich kido marachar obawo kalatese mang'eny ahinya. Kalatese gi nyiso bech gik ma ouso, kendo nitiere namba ma ioro e pesa, ka osetimoni gi ma idwaro. Ng'ani chalni en ng'at ma odich ahinya kendo ohero tijeni.

Gima timore kae en ni nitiere wuoyi moro ma oidho malo matudo stima. Chal ni odwa tiyo gi stima ni mondo okel ler. Wuoyi ni chal ni en jauso kendo otiyo gi kompiuta mondo ogol ne jii gik mang'eny kaka golo buge kata onyalo puonjo jok moko tiyo gi kompiuta ni. Ouso gik mang'eny be kanyo kendo e korode ma owich kido marachar obawo kalatese mang'eny ahinya .Kalatese gi nyiso bech gik ma ouso kendo nitiere namba ma ioro e pesa ka osetimo ni gima idwaro . Ng'ani chal ni en ng'at ma odich ahinya kendo ohero tije ni

Kae en kar uso mogo. Nitiere mogo ma opogore opogore kendo oket gi e kalatas man gi kido ma opogore opogore. Nitiere jok ma obiro nyiepo kae kae chal ni en duka maduong' ahinya . Nitiere mine ariyo ma tiende neno to bende nitiere moro ma oting'o kikapu ne e bathe mama ma otingo kikapu ni ng'iyo bech mogo ni kendo chal ni dwaro kawao marachar ma omako no. Mama ni orwako law marambulu kendo odwani onyiew mogo mondo odogi kuma oaye. Mama ni oting'o gir duka no ma ikete gimoro ka isenyiewo machal gi karaya. Mama ni chal ni ohero kuon ahinya kendo odwa mana nyiewo mok kuon mondo odhi oted godo .Nitiere gik mopangi e kabat no kendo opangi kuma opogore opogore mondo onyisi ni mogo gi gin ma opogore opogore kaka nyalo bedo ni nitiere mok kuon, mok chapat gi mok nyuka. Malo kanyo be ntie gik moko mang'eny ahinya.

Ka idwa timo tijni nyaka ibed gi ndiga. Ndiga yot riembo ahinya ka idwaro ng'eyo riembo ndiga ok ibed gi luoro. Mokwongo, ikawo lweti to imako go mbele ndiga kendo tiendi inyono go tiend ndiga ka idhi mbele . Kapod ikia riembo ndiga ng'ato nyalo mako ni ka iriembo ka idhi mbele. E picha ni aneno mama moro machal ni odhi uso gik moko . Oting'o bag marambulu e toke kendo orwako lepe mek tich. Mama ni chal ni dhi ga tich ka oriembo ndike ni. Koka oya e dalane nikech koka enie dhode pok oriembo mabor ahinya. Dalane ni ogero maber ahinya kendo owicho korot ma oketo dirisa madongo marateng' kendo wiye owicho gi kido marambulu. Mamani chal ni ohero tijeni ahinya kendo ndiga ne ni konye chopo kuonde maboyo ma odhi uso gik ma ouso gi.

Kae chal ni en kar puonjruok. Kar puonjruogni nitiere gi pap mar tugo. Pabni oketi mar tugo opira midiro. E pabni nitiere rangi ma owichi manyiso kama ng'ato onego chung'e ka tugo . Pabni duong' ahinya kendo opaye maber ahinya . E picha ni aneno wuoyi achiel gi nyako achiel. Nyako ma osuko wiye no oting'o mpira kendo odwa tugo. Wuoyi ni chal ni obiro neno pabni mondo obi otuge chieng' moro kata obi gi osiepe ge mondo gibi gituge. E kar pabni olosi gik mathoth ahinya kendo gik mabeyo ma gitugo go. Pabni duong' kendo e bath pap gi kocha nitiere kuma jii konyore ka osetugo. Nitiere yiende be manitiere e bath pabni ka ing'iyo gi chien kucho.

E picha ni aneno simu simo ma aneno ni chal ni pod onyien kendo wang'e ok otore kata achiel. Nitiere ng'ato ma lwete neno e simo ni. Ng'atni chalo ni odwaro loso kar kano pesa e kambi ma iluongo ni equity. Equity en kambi ma ikane pesa kendo seche ma iparo ni idwa tiyo gi pesa nino idhi ome kata inyalo gole e simu. Jalni chalni dwaro loso equity ne ni mondo okane pesa kendo kapok oloso equity ne no, idwaro ni oket nyinge, namba ne mar simo gi weche mang'eny manyalo konye keto pesa e equity ne no.

Gima timore kae en uso mar lewni. Nitiere longe mang'eny ma opangi, kendo otwe e chuma mar uso no. Nitiere ng'at ma obiro nyiewo long' to ok oyudo jauso. Jauso no, oloso kaka ouse mondo obed gi tipo. Jauso no nigi kombe ma obete. Jausono nigi kuma okete lepe go ma en gunia mantie bathe kanyo. Ka pok oyepo to osoyo lewni ei ogunia, kendo godhiambo, ka oseloro to osoyo lepe go e ogunia mondo odhi okangi. Ng'ani chalni obiro manye ni dwaro nyiepo, kata dwaro nyise gimoro. E kar uso kae ni onge jok moko ma uso lewni moko. Kendo en ema ouso longe gi kende. E bathe kocha nitiere mafua ma opidhi e laini. Kendo nitiere be kor ot ma nigi kido ma rachar.

Gimakelo mor e pichani en pesa. Nyako ma oting'o pesa ni oruako lau marachar kendo lawe maracharni ondikni airtel. Nyakoni bende owicho koke marakwaro. Koke ma owichogi boyo ainya. Opango weche e luete mag sifa to chalni bende oruako saa. Pesa manyakoni oting'ogi chalni otiyo kata omiyo ng'ato. Pesa inyalo tim go tich mang'eny ainya. Mokuongo inyalo kao pesa tinyieogo gimoro. Mar ariyo inyalo kao pesa to ichulo e osiptal kaosethiedhi. Mar adek inyalo tiyogi pesa kuom konyogo ng'ato machandore ainya.

E pichani aneno leuni. Leuni konyo ainya e ngima dhano. Mokuongo ng'ato nyalo ruako lepe mondo oum duge. Ka ng'ato okoruako lau okonyal wuotho kendo okonyal dhi kamoramora nikech en duk. To ka oseruako lau onyalowuotho ma okoluor. Mar ariyo ng'ato nyalo ruako lau kadhi tich. Nitiere leuni moko ma ng'ato oknyalruako kadhi tich kaka leuni ma oyiech kata skede machieko.Ng'ato nyaka manyamanya leuni maber mogoyo pas maboyo emodhi go e tich. Mar adek nitietre jomoko maaye gwenge kaka mag Maasai .Ntiere leuni ma gin kaka gin jomasaigo girwako. Okginyal rwako leuni moramora machalgi jii duto. Mar ang'uen jokmanigi pesa kata jotelo nitiere leuni marwako kaka sude. Sudego nyisoni gin jotelo kendo girwakore maber ainya.E pichani aneno mama maowicho koke kendo orwako lau marambulu kadwaroni omii jaode leuni.

Jogi duto ma obiro kae dwaro golo pesa kata keto pesa. Nitiere jowuoi achiel ma omako nungo gi kendo girito ni mondo gidonji e kar mpesa mondo gigol pesa kata giket pesa. Wuoyi ma ni chien ni orwako lau marachar, kendo okoliedo mapoth. Gin duto jowuoyi ariyo mani oko gi, nigi yier e wigi. Gin duto girwako lewni manigi kido ma opogore opogore. Ei mpesa kanyo nitiere mama ma otweyo wiye gi leso marachar kendo orwako long marateng'. Nitiere bende wuoyi mabor kabisa, to kendo orwako sweta. To chalni odiyo simu. Nitiere mbero ma rambulu ma nitiere e tok mamano. Nitiere wuoyi be ma orwako long' marakwaro e picha ni. Kae en kar mpesa. Kendo e kor ot oko kanyo ondik ni mpesa safaricom. Oko kanyo nitiere kalatas ma ondiki bei ma igolo go pesa. Kendo kuma ichule pesa ka osekony gi ja mpesa no.

Gik makelo mor kae en mbugru, gas kod jalni. Chalni e picha ni wuoyi ni odar kendo obiro dak e ode kende. Oting'o gas kendo osekete piny to bade ma koni oting'o mbugru kod matres. Wuoyi ni orwako wuoche kendo orwako long' marateng okulore ka oketo gas . Wuoyi ni chal ni dwa keto gik moko eode ni to odeni nyien . Ot manie picha ni owich gi kido marachar . Wuoyi ni chal ni dwa chako dak kende kendo chal ni ok en gi pesa mang'eny nikech en mana gi gik matin kaka gas mar tedo, mbugru achiel kod matres achiel.

Nitiere chiemo ariyo kae nitiere tong' kod smokey. Ka idwa chamo tong' ipoko pote ma oko no matek no kendo idong' gi iye mayom iye no nitiere iye maratong' bende . Iye maratong' no mit ahinya kendo inyalo bare diriyo ikete chumbi kod nyanya gi kitungu manumu mondi cham. Kihero binyalo chame achama gi chumbi. Smokey be inyalo bare diere ariyo tiketo kitungu gi nyanya kata apilo tichame kamano. Tong' inyalo tedi moboki ka ikawo pii ikete mach kendo ikawo tong' ma idaro kgin achiel kata ariyo kata adek kar dwaro ni to bang' dakika pradek yudo ka tongi go osechiek ma inyalo chamo. E picha ni nitiere ng'at ma uso tong' gi smokey. Tong' gi smokey jii ohero ahinya kendo ng'ani yudo pesa maber ka ouso e kar chung' geche .Jok madhi wuoth ohero nyiewo tong' gi smokey ka gichamo e gari ka gitiyo gi dirisa.